Ore eniko peyiolou oltungani ena siai najo naa, agriculture grafting ormatunda naa kajo eh kesidai ake tenelo oltungani sukuul naake enakisuma tesukuul nidim naake atutumo experience tiatua iltunganak loyioloi. Tenidim ake atusuja iltunganak oyiolo nifunza iltunganak oyiolo ometaba enaa neyiolou tukul.

Ore ene tipat peesi ena baye naa kajo aa aa ore teniyata inkishu kuna e kule nenyor naake ele kujita amu tenintobir paake ipik moluses nitobir naa aa aincrease aa enake kepon kule too nkishu anake kepon afya enkiteng' aa ino tenaa enkiteng' kuna aa e kule ee sana sana naa nche enyor oleng' teneeku intunzayie ena matunzo oo kuna kujit naadung'dung'i nepiki moluses anake entoki kuna kulo keek laaing'ua chemist aa kuna agrovets oo oo nkishu.

aa ore entoki nadmu oleng tenadol ena bae naa kajo keunoto oorkeek, nadol ajo ketii kuldo keek lotii kurum tede. naa ketubulutua ninche katuku. naa kadolta ajo ore ele likae naa eunoto epoitoi aaun. neeku kaitadamu ajo eunoto oorkeek. naa sidai tiatua environment ena ake tiatua olosho likimanya, amu kitobir naa olosho eunoto orkeek.

Aa , ore ene tipat paas ena siai naa adol naake , adol ajo kepon naleng aa production , ore production naa kajo enkiimata , ontokitin peetumoki aitayu enkurma aa teniun tenakata anaa olchamba apik embolea naa kitobir amu ore tenakata ena pulia napikitae tene naa tenaa mpuka duo eunitoi tine wueji , nidim atopona uwezo onena puka peetumoki aa atutum embae sapuk naleng , aa nemitiki sii emwoyian , nitoki sii aitobir amu ibung enkare aitobiraki . Kepik inkulukuok entoki naji nutrients anake minerals nena naayieu nyoo, nena nayieu , madini naayieu nkulukuon peetumoki aitayu endaa aitobiraki .

Ore enkisuma ngejuk a kajo kesidai amu ore duo nye eyie ingira aifaidika njere aa ore iyie openy nanyorie enakisuma ngejuk nataa nany kangira aponiki engeno o skills neyieuni naai aa kwasababu nitodoluni ajo keyiueu nishori oltungani entoki naji lekosiayo, atiu anaa ajoki oltungani ashe amu itaasa entoki sidai neaku kenetipat ake enasiai tenilepie esiai arashu tenigili aponiki ermushaara amu nakata naa edol oltungani ajo keeta entoki naasita netaa irnganayio otumie tiatua inatoki naasita, nakitobir amu kisho rkulie motisha ketii mashindani na keaku sidai tiatua esiiai.

Ore shiek layiolo tiatua emurua naa kajo ketii ake loitasheki siaitin onchereeni netii irkulie oitasheki naa siaitin esirkali netii irkulie oitasheki ake duo ninche enkomono. Neeku keikumok oleng naa kajo nena siaitin nayiolo naas oleng.

ore entoki naidim atejo naidim aatas kuna kampunini naijo naa kiidim aitau strategy nang'asa aas promotion tiatua kulo oshon laati abori ore peidip ataas promotion neitokini aijaribu ai invest aitisha ajo ore network aihakikisha ajo kepik kulo olshon liabori peetumoki ai increase sa nampa ooltung'anak ore sii enkae toki neitokini sinche aiger esiai niisum sii iltung'anak tiatua nena kwapi iiabori aa inkata naa pedol iltung'anak ajo keesita esiai kuna ampunini esiai sidai peeyietu amu ajo ore kuna ampunini ore kuna siaitin nayii ore kuna tokiting ninye egira aitumia negira ake sinye aashuku back to the community ashukoki iyook enkaena enashe tenkaraki kingira aitumia intokiting enye najoo najii nejia eidim aitobirai peeku esiai enye sidai.

Ore ena siai naa kajo naai nanu ore piisum ena siai naa keyieu naai oltung'ani oshomo sukuul enake TVET aisuma aa netii sii enkae kisuma naji aa ene experience enaake ene ngumbaru aa naa ore oshi ina naa practicals mostly eesi, ilo direct olchamba nikipuoi aifunza pole pole enegirai aiko pee euni kuna tokitin aa wataalamu oshi kulo oisumate tukul ninche neeku ninche iboitare naa kilo ootayiolo ena siai through experience.

Keeta entoki naibooyo enalenko kuna mashinini ooropiyiani, amu kibooyo naa kajo emburrore. Kipungusa emburrore, nitoki sii aibooyo enoshi toki naji elayu orkastomani uaminifu ooltunganak. Neeku wore kuna mashinini kitobiru amu keetu eseriani. Neyau sii enchipae, nitoki sii aitobir esiai metaa keesi tiaraka naleng. Kitelelia esiai oleng'. Mitoki aaku esiai sapuk naleng. Neeku kajo kiboi ake ena nalayu iltunganak uaminifu tiatua iltunganak kulie, wemburtore.

Ore entoki nayieuni nias eena toki naji SHIF naa kajo ekeyieuni nemooki ashumaki iltung'anak iropiyiani. Ore kuna ropiyiani e biotisho, ore eena SHIF naa kemooki ashumaki olorere iropiyiani naa ore esaa nemeyieu oltung'ani nemeeta iropiyiani, aah emelakita oshiake ena toki naaji SHIF ore naa peyie iaku ina kata naa imebioto oltung'ani araki enkarai enye netaasa naa registaration under SHIF netumoki ashomo anoto access netumokini na aishoo iropiyiani naa naidimi naa abakie oltung'ani te pesho nemeitokiniaitalaki iropiyaini tenelo oltung'ani sipitali amuu ketaa naa oshiake ore kila olapa nelak oltung'ani esiana oropiyiani naa kepuo naa aaret eele tung'ani tenkata egoloto. Amuu oore naa ninye biotisho oltung'ani nemelelek eyiolou oltung'ani esaa nalotu ebiotisho eenye wesaa nalotu niaku oore duo enkata napuku amuu intokitin naa napuku tiatua enakop kitii aake, oore peyie epuku enyamali netumoki naa ilo tung'ani ashomo anoto embiotisho amuu kiaku naa sidai amuu oore eena cover naa kemoki duo aake ninye aicover oltung'ani directly. Naa ekeeta settings araki utaratib natipikaki naa tenelo oltung'ani pee eeta emueyian naje araki peyie aiaku eeta biotisho eenye tofauti peenyo neeeta aake eneikunari, keeta mkataba naikunari ometumokini atbak oltung'ani.

ore peetae aah siake peetae enchoruet darlei naa kajo naa peetumoki naa ayau ake enchipai tiatua aah ewuei netii iltung'anak amu ore naa ewueji nemetii iltung'anak loodal enaa kewueji nemetii iltung'anak naa, ore kila saa naa ore ninche naa esiau ake etii elukunya anaa ke nkulie siaitin eesita, najo naake nashipae oleng, neeku keyeuni ake neetae ilchoreta naake darlin tiatua iltung'ak.

Wore embarakinoto naidim oltungani naake ataasa pee itumoki ainoto empalai e certificate e kra naa , kajo naa kelasima kwanza pee iata kitambulisho. Wore teniata kitambilisho neleleku amu ijing ake atua kra portal, te chrome araki ikira aitumia any website enake aa any mahali ya mtandao niidim aitumia oltungani. Wore pee iindip atijinga naa inger ake kra dot login, nikijokini tipika kitambulisho. Wore pee iindip atipika kitambulisho ino, najo naake nikijokini tipika, intokitin pookin ijo inkarn inonok nitoki aikilikuanu inkarn enkolong' nikitoiwuoki, kai imanya, esiai niasita intokitin naijo niana. Wore naa piindip atipika niana tokitin pookin, nikinkilikuani, najo ni submit. Neya naake inkutik oleng' enaake, wore pee iindip registration, inia registration amu ninye naapa registration , wore pee indip naa kelo ake nimaniki pee iindim aidownlooda inia kra certificate ino.

Ore ena aa kajo tenkakenya a teninyototo oltungani tenkakenya nintobiru shai, ore piindip aitobiru nipik kule aitobiraki ormajani, niyer ormayai aikaanga teilata ore kuna kulie na kitoktokieki amu irmatunda na kulo kulie, irmatunda na oji oloikungu ore peoku nenyae.

Ore ena sininye nakajo aa teniata kule ashu teniata nkishu ore pilepu kule naintokitokie naake aa ore enankae naa aa orepintokitokie nipik enkikompe, ore kuna kulie naa smokie na kayiolo ajo keeta process kuna ooduo namayiolo enikunakine kake kayiolo keki ajobitumia ake nkano, enkurma engano ake ekawaida weilata wentoki naji baking powder aa ore kunda kulie na kitoktokie ake amu naa lolok.

Aaa ore esiai orisiitini nainyiang'ishoreki naa nabo naa pee eyiolou oltung'ani entoki nainyiang'ua naa tiakanu einyia'ngua ino toki naa kanu einyiang'ua ina toki naa kaji einyiang'unyie naa inatoki eji for reference iyata enkata nalotu taisere indiim aing'urai ajo ainyiang'ua apa enkolong naje neeku ake ashomo aing'urai atejo keropiyiaji sa aja ala ainosie enatoki ore sii tidialo ildukai niyiolou ajo esaidiia recording naa enchumata eyau oorekoodi nee inasiai enye sapuk oleng ore enkae tesirkaki peeji itupuru entoki niata entoki naakikisha ajo meeitupuruo eneeko inyiang'ua entoki etodua ajo inyiang'ua entoki neme itupuruo.

Aa ore naa entoki nayawua enkishopore temurua aang najo ore naleng etii kuna tokin naponu naji notetema oraged, ore oraged na kuna kilani nadungdungo ijo mbololi ake nejii taata fashion neaku ore nai entoki sapuk neaku aa nakintelek nai teleosho na ekindim ajo ore kuna kilani egirai aitobiru neeta ore nkulie naa meembae sidai egirai aitobirunywme, epuoi aitobiru anaamtandao kake etii nkuliena meeta enkanyit tedukuya ntoiwuo neakukeyiu ake ore pinepuo oloo oota niroroe ake ajoki ore nkulie nemeeta enkanyit tedukuya ntoiwuo neaku eyieu ake niyiolou esaa ninchop wesaa nifaa piinchop amu mitobiru naa orkuak nona kilani.